Ma en migawo mar misalaba ma rakwar. Migawo ni en migawo ma ochung' kar kende. Ok oriwore gi migawo moko mag piny owacho kata mag sirkal. Migawo ni konyo e pinje mang'eny kendo oyudore e gwenge wa kuonde ma wadakie. Okonyo e weche kaka mag ajali, midhiero mayudo ji apoya, kata mabiro bang' higa kata dweche kaka koth machwe mang'eny, horo makaw kinde gikonyo ji gi chiemo, gi gige nindo, gi gige tedo, gi yedhe bende. Kidok kor ka ajali kata masira mag apaya gikonyo ji e tero ji

Ka arango pichani to aneno nyathi matin manitiere e kar thieth kendo ka anene to chal kagima ngimane ok nitiere maber ahinya nikech onyalo bedo gi tuo moro machando dende kendo chalo kagima ngima mare ok ni maber ahinya. Kendo lakteche ochung' e bath janyuol mare kata wuon mare ng'iyo kaka chal mare nitiere. Kar thieth en kama ber kendo ng'ato nyalo yudo resruok kata kony ko a e lwet jo thieth ka ichako thieth e sama ber kendo ginyalo fwenyo tuo machandi ma miyi thith gi yedhe maber kapok as

Ka ang'iyo pichani, to aneno ka ji adek mine ariyo gi ng'ama dichuo achiel gi chung' kuonde ma opogore opogore kendo giyudo kony kuom jochiw kony mag kano kata olo omenda mawadendo ni bengi magwa . Kae ikonyo ji, ng'ato nyalo kano omenda mare mar ohala motimo kata onyalo dhi to okuayo hola mar pesa ma dich mare kata odwaro kaluwore gi ohala ma otimo. Ibiro nyise chike mag kawo hola gi dweche ma onego okaw ka oduoko godo hola.

Ka arango pichani to aneno ka jopuonjre mag mar kar tiegruok ma iluongo ni Kabarak masomo e yor mbui ochung' e mbele kar puonjruok mar gi kendo gigoyo picha. To bathe e mbele gi bathgi kuma gichung'e bende nitiere picha ma oket ma nyiso kit somo mayudore mbalariany kanyo kendo dweche ma onego ng'ato dhi e mbalariany mondo ondikre obed achiel kuom josomo ma kanya gi higa monyalo kaw ka en e mbalariany kanyo. Kendo kind somo ma obiro yiero kaka somo mar mbui ma nyiso ni ok abisiko ka odhi e mbalariany. Obiro somo e ot kata

Ka arango picha ni, to aneno ka nitiere japuonjre gi japuonjre nyawadgi ma ipuonjogi kaka ng'ato nyalokawo remo e bad jatuo sama jatuo obiro e kar thieth kendo e mesa kuma gibete ni nitiere otase mang'eny ma indiko kata nitiere gigo ma itiyo godo sama ikawo remo ebad jatuo. Kendo aneno ka japuonj gi obedo bathe kendo neno kaka otimo. Kaluwore gi tiegruok mane oseyudo sama ne osomo. Kendo oruako law marachar manyiso ni en jachiw thieth, kendo e lwete orwako gima igeng'o godo kik ng'ato ogam tuo.

Ka anono pichani to aneno ka mae en yaho mane okuny maduong' ahinya mar kano pi ndalo ma koth chwe mang'eny kata oula mol mang'eny. Yao gi ikunyo gi e gwenge. Thoth ne e gwenge pa pi kata jodak bedo gi pek mar pi. Kendo ka anene sani to nyiso ni chieng' oserieny kuom dweche mang'eny kendo koro yawo otuo ma barore abara nikech koth pok ochwe kendo pi be koro odok mathin. To kendo koro ok oler mar tich ma dhano nyalo tiyo go e yor modho, tedo, kata e pur matindo tindo. Kata chiaye bende nyalo koso

Ka aneno pichani, to aneno ka nyithi sikul nitiere kendo nitiere jochiw thieth kendo gidhi e sikul sikunde kagipuonjo nyithindo yore mag ritruok kata gipuonjogi e tuoche ma ng'ato nyalo yudo ka oritore kendo kaka ginyalo ritore mon do kik gigam tuoche. Puonjni ichiwe gi jogo matiyo e karvthieth mag sirikalmkata mag ji giwegi. Kendo gi gipuonjo e sikunde kata e kuonde lamo kata kuonde uso kaka chirni majiuse chiemo nikech

Gini konyo e ngima ma pile ka pile nikech okonyo reso ngima dhano. Ka wang'iyo mokuongo, sama masira otimore ewang' apaya, gin ema githoro kawo jalno ma oyudo masira gitere mapiyo ekar thieth mondo kik owit ngima mare. To eigechegi, olose maber ma ochalo kar thieth ma ichuone iketone ja tuo yath manyalo geng'o rem kata machungo remo mondo kik pukre mang'eny sama itere e kar thieth. Gini sama oting'o jatuo to nitiere ywak ma ogolo mamiyo jogo kata geche manitiere e mbele ne weyone yoo mondo ochop gi jatuo kapok o

Ka arango pichani to aneno ka laktar omako masin maduong' ma goyo jatuo picha kendo igoye picha e aluora kuma aluora mar dende kuma owinje rem. Ng'enyne itiyo kode e goyo picha mar ng'iyo choke dhano kendo kosegoyo picha to ibiro gol picha kaka nitiere rem kata kamoro ok oriwore gi nyawadgi maber. Kendo tijni itimo gi lakteche ma osomo thieth no kendo olonye maber. Bang'e to ibiro mi jatuo yath kata

Ka arango pichani to aneno ka otuene ng'ato osimbo e ogwand tiende. Ma nyiso ni jalni otur gi ogwande kanyo. Ma en thieth ma nyachon mane itimo gi jomane olony kendo ong'eyo pango osimbonieri kendo ne itueye mondo chogo ma owilcha oturcha oriwre kod nyawadgi maber mondo kik gidong ka gipogore kendo. Thiedhni ne en thieth ma nyaluo kendo ne itime gi jok mane ni gi lony mar rwecho kendo ne ging'eyo yedhe mag nyaluo minyalo thiedh godo ng'ato sama otuo kata otur

Ka ang'iyo pichani, to aneno jogo ma ochung' ne weche mag pur kendo gilando yore kata kothe ma owinjore opidhi e gweng' ka gweng' kata gwenge kata pinje kaluwore kod kaka koth giyudo maromo cham magipidho. Kendo picha magigoyo to giketo e mbele ni en picha mar cham mar oduma ginyiso kendo gipuonjoji mondo ibed gi oduma ma odongo maber kaka magiketo e pichano. Onego iti gi kodhi mane, kata mbolea mane mondo iyud cham maber kata keyo maber. Kendo gipuonjoji kaka onego

Ka arango pichani to aneno ka laktar chwoyo ng'ama miyo sindan ma nyiso ni ka en kar thieth. Kendo gin ji ariyo ng'ato ka ng'ato orwako abwog rombe mare mondo kik ogam go tuo kata kik ogam muya manyalo bedo ni nigi tuo mowuok kuom ng'amachielo. Ka en kar thieth nikech anyalo neno gige thieth kata pichni moket e kor ot manyiso ni kae en kuma ji yude kony mar thieth. Sindan ma ichwoyo ni onyalo bedo ma geng'o ng'ato kik ogam kata mamiyo rateke dend ng'ato bedo ma otegno ma tuo moro amora komake to geng'o

Ma en picha manyiso migao mar omenda mar piny mar Kenya. Kendo onyiso kaka itiyo kod omenda e bang' sa ka sa kata yuto ma ng'ato yudo ka otiyo gi omenda e yor ng'iepo kata kungo gi holo. Mae en migawo ma ochung' ma ng'iso ji ka nengo mar dola odok piny kata omedore mondo sama odok piny ng'ato nyalo timo ng'iewo mar bengi kata migaw mamoko mondo ousi sama nengo mar dola o idho malo then bang'e oyudo

Tijni itime e aluora wa gi jogo molony ne weche kaka mag chike mag piny owacho e doho mamalo kata e doho mapiny. Gikonyo oganda e yudo ratiro margi kata gikonyo e yalo weche kaka mag omenda ma sirkal ma ogol mondo okony jopiny. Kendo ging'iye matut mon ka ging'iyo kaka omenda otigodo to kata ok otigodo e yo maber. Ma en migawo mag jogo matiyo kanyo osomo weche mag chike kendo gilony e weche mag chike kendo gikonyo ahinya.

Ka ang'iyo pichani to gino mabiro e pacha to nyisowa kaka omenda itiyo godo kata kaka bech chiemo miuso e dukni wa madongo be pesa gi kata bechgi oidho malo kata nitiere kinde ma pesa gi kata nengogi dok piny. Kaka kawang'iyo pichani to waqneno ka michele beche nenimalo kendo koro sani beche oseko lwar piny. Kaluwore gi nengo kata kaluwore gi kinde maosebedogodo e kar uso kanyo kendo nengoni inyalo none matut gi jogo ma ochung' ne wero

Ka arango picha ni, to aneno picha maduong' mong'aw ekor yamo mar duka maduong' mar ing'iepe kendo gimoro amora ma inyalo gombo yudo inyalo yudo kar kanyo achiel no endo. Kendo gindiko kaka bech gik magiuso nitiere piny moloyo kendo inyalo kungo omenda mang'eny ka ing'iepo kargi kanyo. Ma en duka mauso gik moko mang'eny kendo bech gik moko nitiere piny nitiere piny ma ng'ato ang'ata nyalo nyiewo mondo ikung pesa kikiti gi pesa mang'eny ma oloyo kit gima ing'iewo. Kendo gilande

Ka arango pichani to aneno ka en kar uso kendo iuse gik mang'eny. Achiel kuom gi gin kaka lewni mag chuo kata nyithindo kata joma mon bende. Kendo aneno ka uso dhi mbele e kind ja ng'iew kod ja uso. Kendo aneno ka jang'iew chiwo otiko mare mar golo pesa e kar keno mare ka omiyo nyadendi ma uso mondo oket e masin ma golo pesa kaluwore gi gik ma ong'iew e duka kanyo. Manyiso ni thoth ne ji mang'eny ok wuoth gi pesa e ofuke.

Ka arango pichani to aneno ka nitiere mine ariyo. Achiel kuom gi en miyo matiyo kar pesa kata kambi ma iluongo ni MPesa ma tije maduong' en mar keto pesa kata golo pesa e simo kata ong'we yamo mari. Kendo aneno ka ng'ama miyo ma ochung' gi oko chiwo opande mare manyiso ni simono kata ong'we yamo no mare kendo en gi ratiro manyiso kata mar golo omenda e simbe kanyo kata keto omenda e ong'we yamo mare kata golo omenda e ong'we yamo mare. Ma timore mondo ki ji thor wuotho kod pesa mang'eny ma inyal

Ka arango pichani to aneno otiko mar duka manyiso odiochieng' kata na odiochieng' ma jang'iepo ni ong'iewe gik moko e duka. Kendo e otiko kanyo nyiso bech gimoro amora mane ong'iew e duka kanyo. Kendo e otiko kanyo, ondik e namba ne mar ong'we yamo kachiel gi nying jakony manetiyo e duka kanyo nyaka tarik mane ong'iewe gik moko e duka kanyo. Otiko ni konyo mondo ng'ato nyalo fwenyo ka bech gima ne ong'iew e duka kanyo omedore kata opo nono ni okaw kata chud

Gino mabiro e pacha sama arango picha ni to weche mag kano omenda kar keno kata golo omenda ekari mar keno kata kaw hola ma inyalo konyorigodo kaka weche mag thieth, weche mag somo, weche mag ohala e kari mar kano omenda. Kar kano omenda ni en kuma ber ahinya ni mar in thuolo inyalo dhi golo pesa ni no endo ma iti go e yore ni ma idwaro kata bende inyalo miyi hola kanyo mondo ichak godo ohala mari ma itimo. Kar kano pesa kanyo irito

Ka arango pichani to gima biro e pacha en ni kar kae en kama imiye jatuo yath sama odhi thiedhore e kar thieth moro amora. Kendo jogo machiwo yath bang' thieth gin jogo ma osomo weche mag yedhe kendo ging'eyo tuo ka tuo gi yath mainyalo thiedhe godo kendo opimo ne jatuo kit yath ma odhi muonyo ka onyise kaka obiro muonyo yadh no ero e odiochieng' ka odiochieng' sa ka bang' sa. Kaka onego omuonye kuom ranyisi ka pok ochiemo kata bang' kosechiemo to omuonye.

Ka aneno gini to gima biro e pacha en yo mayot ma ng'ato ang'ata nyalo tiyogo mondo oyud godo kony e yo mayot. Achiel kuom gi en kaka ka in kod ohala mari to inyalo donjo e mbui ni endi to iketo chudo mari madhine sirkal mar piny owacho. Kata kopo ni in kod nyamburko to inyalo donjo e mbui ni endi to iketo namba mar opande mari e mbui kanyo bang'e to inyisi pesa kata omenda ma onego ichul mar loko otiko mari mar riembo gari e apaya.

Gini thoro yudore e aluora marwa kaka kuonde ma itime ohala mar pesa. Ohala mar pesa kaka mar keto pesa e kar keno mari kata golo pesa e kar e kar keno mari. Gini itiyo kode e bombe wa kata e dukni wa mag pesa. Manyiso ni ka in kode to inyalo timo kode chudo mari kamoro amora ma idhiye to kendo ok itingo pesa mar aching'. Inyalo chiwe kaeto to ibiro miyi gini to indiko namba mari mar kiling' ling' ma ngato ok anego onge.